Ore enaa naa ijio majani chai arashu enaa kajo neeku ormiraa ekemiritai kitaki iltung'anak iropiyianai oleng' toldukai arashu toltung'ani otekesa neya osokoni alo amirr.

Ore enabae na enetipat amu tenedungi nkujit nidimi ashom ainoto enkoitoi nashumieki petumokini aitumia enkata olameyu arashu toltunganak oota nkishu enyenak kumok nelo ashum nonakujit ore enkata nemeeta nkishu nkujit nilotu aitau napa inonok nitudungopincho nkishu inonok

Ore enalotu ndamunot ainei tanadol ena na etuuno eletungani olchamba lenye nipalilianebulu ambaka neaku enkata nakesuni nekesu kulo natunda lenyenak pelo anya na kemoki irmatunda oltungani osarge ,akedim Nye nai ashomo atimira tolduka torkulie apa ninche litueun.

Eketuuno kuna tomonok ilnyanya netookutuo etekesutua etaa keji pee eyai olduka neeku etaa kegirai ai advertise kulo nyanya lenye egira aajoki kulie tung'anak litu eunisho pee etum aatuunisho amu ketum iropiyiani kumok tenelo pee epuo aamirr kulo nyanya lenye.

Ore entoki niadim aibelekenya ena baye amu adaolta ajo ore ena naa olchamba otuuno enopeny naaa ijio kitayu garlic ena natuunoki naa ore entoki naidim aibelekenya naa enkiremoto enetum enkare sidai terishata naishiaa.

Ore enaiko peeisuma iltunganak peeas ena naa njere, ekifaa naa ore iyie loisumisho nainkas iyie ayiolo ajo kaiikunari ena siai, peetumoki atoliki iltunganak eneiko teniunisho eniko tenetur inkumot eniko tenepik kuna paipi enkare peetum enkiremore anoto enkare ashu anoto ade enkare.

Ore entoki nagira aasa tenewueji etii ilairemok iluat are etii ologira aitumia natural organic netii ologira aitumiaa irkeek loisujieki olchamba neeku ninye eesita kulo payiani pokira aare naa kesidan pookin.

Ore paa enetipat ena baye tenkop ang' naa eunoto ena mauai naji sunflower ore ena mauai naa eneuni pee ebulu ore ake pee euni pee ebulu netumokini aidong'i aaya emashini naje midong'i pee itayu eilata.

Ee ore enetipat pee eesi ena etum oltung'ani kuna soyai inonok netookutuo etaa kegira aapuku oopeny etaa keji pee eyai osokoni apuo aamirr ore tina rishata nitum oltung'ani iropiyiani.

Ore anadamu tanadol ena na ore eleairemoni otuuno eleshamba lenyenetipika mpaipi enkare petum enaa daa enye ainoto enkare terishata naishakino idolta ajo meeta enchani nemeeta enkare enye.